Mokwongo, ikwongo ipure gi tinga. Ikwongo ipuro puodhi gi tinga, kata gi dhok. Kosepure maber, to inyalo yore, sa yorono, inyalo kom koth, inyalo kom koth afuoto no gi dhok, kata inyalo kome bangé gi lwedo. Ka osekome, inyalo wee oti mos mos, koro sa ma oti no, idoye, to ka osedoye to igoyo ne yath. Kendo e gweng'wa, oluwore ni ok ohero koth mangény. Koro sama koth ochwe, to nyaka go ne yath. Igoyo ne ga yath e gweng'wa tok jumbe ariyo, mondo afuoto kik tou. Kosetim kamano, to iwee odongo adonga, mos mos ka mos mos, alafto, kihero inyalo goyo ne oula, machalo magoka madongo, dongo mondo omi afuoto oyud lowo mayom, monyalo dongoe mos mos. Kosedongo ma ochiek to koro inyalo pone mos mos. Kendo pone bende tek sana. Kosepone to inyalo use ne jo gari. Iluongo jo gari to kawe, to.

Uneno kanyo uneno ka en Kenyatta Hospital manyiso ni ka en kar osiptal maji nyalo yudo e thieth koro aneno ka ji obedo kanyo mang'eny kendo gichalo jotuo ma obiro thiedhore kendo chal ni girito mondo oluong gi iye nikech chal ni ji ng'eny eiye kanyo. Aneno gari moro ochalo ambiulens to ok en ambiulens bende. Ochal ni okelo jotuo kae koro aneno ka bende ng'ato wuotho but garino machalo soja. Koro chal ni en ema orito ochalo kaka gateman kata orito joma ni iye ka. Koro gima duong'e aluorani en nithieth ema timore kae kendo thieth ma opogore opogore anyalo wacho ni ipimo ji gi minyalo miji ka inyalo omo yath kae ka in gi tuoche mopogore opogore kaka joma ilaso, joma nie CU nyalo yudore, joma nie ward nyalo bedo ni nika. Ka wang'iyo malo kanyo aneno ng'ato bende kochung' malo kanyo. Ok anyal wacho ni en ng'a nikech ok anene maber, koro gima duong' en ni onyalo bedo daktari samoro be onyalo bedo ja ng'ama tuo madwaro thieth. Koro en mana nikae en

Nonro osetimore mang'eny kendo moyudore ni tuo mabende nyalo nego ng'ato mapiyo en cholera. Ka uneno kanyo uneno ka en cholera kendo gima dhi mbele kanyo en mana ni inyiso ji kit tuono kendo gik ma onyalo kelo marach ma onyalo hinyo godo ngima dhano. Yudore ni tuoni ong'e signs ne kaka chalo. Idiewo, inyalo ng'ok kendo onyalo negi ekind seche auchiel kapok oteri e osiptal. Koro nengo ni en gini en ni onyiso ji kaka ji owinjore odagi kendo gik mowinjore ji obedgo e aluora. Anyalo wacho ni ji owinjore obed gi choo nikech choo no ema geng'o kute, samoro koth ochwe to ng'ato odhi losore e bungu koro koth nyalo biro gi gigo to mano nyalo miyo ng'ato nyalo kata modho pigno. Pigno ema nyalo miye tuo. Machielo anyalo wachoni ji owinjore koro obed gi dustbin, ji owinjore luoko luetgi, luoko luedono golo kute mang'eny elwedo nikech ng'ato nyalo kao akawa ochiemo achiema to ok ologo. Machielo en ni owinjore ji luoko fruits maging'iewo nikech kaok oluokgi to ginyal

Baas mae en table tennis kendo an asetuge mangeny ka an e school anyalo kono ngato ni kodwa ng'e gini maber to kose mako gimi geng'o godo mpira no to ng'ama gitugo godo no ochikre achika kode tir to ong'iyo wang'e tir nikech kong'iye to kama ogoye bol to nyaka onee ni ogoye kure to kendo ogeng'e ageng'a to kidwa geng'o mpira no igeng'e ageng'a moss okogoe matek nikech kigoe matek to onyalo kalo mo chikre mothi oko mar mesa no to mano ekaka i loss kari. Koro kidwa chako tigoni bende ichako achaka ikawa kawa mpirano kedo ineno gima ng'ano otinge e lwete no ema igiye go agoya moss to obira bira ewi mesa no moss koro ngacha be thii goe gi kocha koro kidwaro win game ni nyaka itii gi tactics ma bende adwa koni achiel en ni nyaka ined gii speed ma malo ma mono opponent mayi game, kasto kidwa tuge maber bede ikarori akara ebwe ikara kaea tiendi maber kasti baya baya bol mos koro nyaka ingee kaka i maintain bol mondo kok okath oko.

Ma chalo achiel kuom holiday mabedo e pacho kae, mar Kenya wa ni. Kendo ungéyo gima timore maber ka holiday nitie. Nikech ker biro kanyo, gi jo duto te man. Kosebiro to irwake maber, gi askeche. Kendo askeche pangore apanga mos mos, ka ginyiso gigo ma Kenya osetimo kaka uhuru. Koro, gima aneno e picha ni, aneno ka askeche pangore, kendo moko goyo salute. To gima anyalo wachoni, gigoyo salute nikech en achiel kuom holiday magiyudo e gin bende thuolo mar nyiso gigo duto ma gineno marach kata maber, mar Kenya wani. Kuneno e tent maduong' cha, uneno ka ji te ochung' kanyo, kendo ngáto ka ngáto oketo salute. Manyisoni, ginyiso duong' mar president man tiere kanyo. Anyalo wacho ni bende sa moro giwero National Anthem kae. Gimanyiso awacho kamano, nikech aneno ka ngáto ka ngáto ochung' ma kata gimoro kae to okdoguony. Nikech kaluwore gi chik mwamiyo Kenyawani, kaluwore gi gigo. Kendo